Netai kokochi temik keswek chekororon nii asikomin en imbarenyin nebo somok kii kokochi konetishet temindet neyamat olekimindo keswek choton en imbarenyin, nebo somok kii komochin konetishet temindet. Olekitekto kot anan ko tekset nekararan olemenye teta nebo angwan nii kokochi konetishet olekonorto omitwokik yakakeges en imbar. Nebo mut tii kokochi konetishet olekingoldo omitwokik chekakekonor chekakeges en imbar ak chekakibal en tuket nebo angwan anan neletyi nii kotoreti temik Kochopchi ngotutik ak tetutik chekororon sikopit konyorunen keljin en yebokwole omitwokik choton.

Orat netaa kokong'otchi mbuket ak sikengetab sitimet ii sikorip tiong'ik mat kobwa mbarenikab temik, nebo aeng kokeripen tuga oleloo ak mbuketab tiong'ik simat konyor tiong'ichoton kwam tugaa, ne bo somok koketekyi korik chekororon ak chemachute chii akekerchi tugaa yoton, nebo angwan ko keng'ot mbaretab temik ak fence nekararan ne kit nekararan nemochutu tiong'ichoton, neletyin ii kokenai olemiten tiong'ikab timin asimariktaa tugaa yoton asimatkwam.